Ma mashin mar nyono simiti. Mashinni nigi yore mar tekruok pi matiyo gi piston kata gimiluongo ni kit loko maduong' mondo onyon simiti. Gikete kidienge mar simiti e kind lewe ariyo modong' mar mashinni. Mashinni pimo teko mane odonjo e nyinyo e kindego mar simiti. Okonyo neno ber mar simiti kendo okonyo timo nonro kuom simiti mopogore opogore kendo okonyo rieko ni simiti olos e yore mowinjore.

Ma tich mar tiyo gi M-pesa. Anyalo puonjo ng'ato mondo kak onego otim tijni, ka mokwongo achako ne, alero negi kaka onego oyaw kama ogolie namba sime kendo ondik namba ma otiyo godo e neno meno mar M-pesa, ma kinde mang'eny gin, sta adek adek ang'wen ash ne Safaricom Kenya. Adhinyise kaka onyalo iyo gi namba, mane kipadi mar sime mondo oyier ndiko mopogore opogore manie meno. Adhilerone ni, ka ng'ato dwaro, ka ng'ato oorone pesa e M-pesa, odhiyudo message majiwe ni pesa ochopo e akaont mare mar M-pesa um adhilero kendo kak onyalo golo pesa ka otiyogi ofis mantie machiegni kode mar M-pesa kata ajent. Adhipuonje bende kaka onyalo yiero ndiko mar withdrawal koda golo pesane. Kendo adhinyise bende kaka onyalo check pesa ma en godo e akaont ne. Adhisiemo ne bende kaka onyalo timo tije ma moko machalo kaka ng'iew credit kata ng'iew data kotiyo kod M-pesa mare

Ma en tich mar pidho maua mar rose flower. Mokwongo wadhi loso lowo mabed maler kwagolo lumbe kod kidi, kendo wadhi timo lo buru matindo tindo, wadhi choko lo kwatiyo gi manyasi mondo okony tiend maua obed motegno moloyo. Kasto wadhi yiero kodhi kwagolo maricho to wadong' gi mabeyo emwapidho. Bang' mano wadhi olonegi pi mondo gidong kumang'ich. Kagisechako wuok to wadhi doyogi mondo wagol buya ma ginyalo dongo godo. Ka wasedoyogi twadhitimo gimiluongo ni kewo, ka wasekewogi to wadhi loyo tuoche kod ka watiyo kod kemikols mopogore opogore. Bang' mano wadhi keyo maua koro wagologi oko e puodho wakeyogi.

Ma en chomo ariyo kanyakla mondo gidong kanyakla ma iluong gi dho kisungu ni grafting. Okonyo yiende moko mayomyom ma kotur tok nyal pidh kendo mondo odongi kochom gi kuom jowetegi. Kendo onyalo konyowa e loko olemo kata maua mosedongo ka wachome. Wayudo ni yien mochom dongo piyo moloyo kodho mopidhi kendo yien moko ok dong piyopiyo kong'adi to nyalo dongo maber kochom kuom yiende machielo

Pichani nyiso buge mag somo mag primary, buk maduong' moloyo monenore ni buk, bug mogo mokuondo midendoni gi dho ngere ni Primary Mathematics six, moko manenore bende ni primary science pupil book seven, Kenya primary Kiswahili kod gima nenonre ni dictionary mar English. nikech buk mar math en buk mar primary kod buge mamoko bende gin mag primary. En gima nenore maler ni pichani nyiso buge mag somo mar math mar primary kod gik mamoko mag somo mag primary

Ma nenore ni en a scammer kata ng'ama dwa maye pesa ne eyo maok owinjore. Gima onego otim, mokuongo onego ong'ad simeno, ong'ad simb ng'ano mapiyo piyo. Kik ochiw gimoro amora majogo dwaro machalo kaka mpesa pin, kata nambane motiyo godo mar golo pesa kata kano pesa. Onego kik oor pesa majogo okwaye, nikech kooro pesa to jogo dhi yudo thuolo mar donjo e akaontne kendo maye pesa ne te mane en godo. Kopo ni jogo oorone namba mondo ogo kata omany gi eyor sms, to kik ogo nambano. Onego okaw ni ng'ani okang' kendo mar donjone mondo ong'eye. Bang' mano onego onyis jowetene mondo gbed chonjo gi sime makamano ka ogo negi.